Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa kadolita, kadolita noomama ntasati, nadolita toi siininche inkera iturrurrote. Ore naai entoki nalotu indamunot tenadol ena bae naa ore kuna tasati naa kiturrurrote, olturrurr oshi etii arashu aa family gathering ninye naai egira aiturrurrore tene. Neeku ore naai entoki naakadolita sii naboishu oo ntasati naibung'ate peepwo aas imbiasharani netumoki sii toi ashomoita aataas airemisho tenebo

Ore pee ena tipatenass ena baye naa kisaidia amuu eramatare oo nkishu, ore nkishu naa kisaidia yiook too ntokitin kumok, amuu ekitumie naaji kule, nikimirr kina le ikitum mpisai nikibolie mbiasharani. Ore sii enkae bae yare naa ekiyueng nkishu nikinya nkiri anaa endaa nikimirr kuna kiri niknyang'unye nkilani, nikishetishore, nikisumie sii nkera.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na kadolita eselenkei naata nkera aare na ore nai entoki nalotu ndamunot ainei tene na entasat naingorita nkera enyenak tiang nadolta si nkajijik nadolta ajo entasat ena nataramatishe netum na ntokitin pookin neshetishore neaku ina nai nalotu ndamunot ainei na ore si enatasat kenyor nkera enyenak oleng amu kadolta ajo keshipa seseni kadolta nkera egira akweni negira sinye akweni neaku ina nai nalotu, enchipae nai nalotu ndamunot ainei tenadol enabae.

Ore entoki nai nadamu tenadol enabae, naa, kadolita irkijanani, irbanot kumok opoito nai esiai, ore si toi naa kitodolu ajo esiai olchamba epoito akesisho, amu kenapita irkuniyiani, lopoi apik idaikin, neeku ore naji ebae nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa kadolita ajo enkesare naji epoito olchamba, otuunishote apa, neeku kepoito naji apuo akesu enatoki apa natuuno tenkata nemiedo. Neeku, ina naji nalotu indamunot ainei. Amu kumok kulo barnot oleng, neeku kitodolu ajo olchamba epoito naji akesisho.

Ee kaata nai nanu enkai duata napaashari naipirta najibenduata naata nanu napaashari kadolta ntomonok nara uni nagira apuo aitook olchamba ore nai empaasharoto nadolita tene kadolita ajo keeta kuna tasati enkare nanapita toltoo kake kekinyi nai enkare tene naitukishoreki neaku ore nai embae nadolta tene kadolita ajo meeta kuna tasati enkare sapuk napuobaitookie kulo shambai lenye neaku itodolu ajo kegira aimaa enyamali onkariak tenkop natii amu oltoo obo ake otii amu oljiriket obo ake eetae negira agiligil pokira uni aisuaki lchambai lenye neaku keeta kuna tasati.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena adolita irmuran ogira aibung olashe na ore entoki naasita teleashe na kegira angoru osarge amu kitodolu naa ajo etopiro oleng neaku kegirai angoru osarge peyie eoki nadolita si toi nkajijik ormasaai adolita ajo enkang etii adolita sinyeneaku ore nai embae nalotu ndamunot ainei tanadol na olashe egirai audu osarge peyie na eramatare oshiake ina tonkwapi ormaasai neakuemba nai nai nadolita tene.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai, kadolta nomama naboitare irmusungu nagira aripisho tosokoni ashu tosentai akeyie ashu tiang adolita ntasati nagira aripisho ore entoki nalotu ndamunot tanadol enabae na kadolta ajo biashara sidai etii kuna tasati amu kerip kulo saen nemiraki kulo musungu tompisai sidan oleng naketum ainoto mpisai sidan amu intokitin natimiraki esidai adolita nye ajo sinye ajo kintodolu vile eniko tenepuo aripisho neaku kegira nai kulo musungu ashipa oleng eboitare kuna tasati nagira aripisho neaku ore nai embae nalotu ndamunot ainei tene na biashara.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tene na kadolta orbarnoti ashu olaremoni ogira alo akesisho amu eidipa naapa atuuno olchamba nereten eleshamba lenye ata duo ore entoki naasita ninye na pelo akes ele shamba lenye peyie etumoki ashomo ainosa, netumoki si ashomo aitimira netum iropiyani nebolie biashara netumoki si ashomo aidongo kulo paek netum enkurma netum siake endaa sapuk.

Ore ntoki nalotu ndamunot ainei tenasiai tenadol enasiai na kadolita nai ormalimui nadolita orpayian nadolita sininye ntasat, eselenkei na kadolta nai nanu ana enkisuma etiiki tene amu kadolta embao nadolta si ajo kigeritoi neaku kegirai aitengenisjo tene amu darasa na etiiki neaku nai embae nalotu ndamunot tene na kegirai aitengenisho tenadarasa